Nĩ kũrĩ mĩthemba ya irio itendetwo nĩ tũtambi nĩ tondũ wa mũcamo wa yo kana nĩ tondũ wa mũnungo wa yo. Mĩthemba ĩyo ya irio yendaga ũkahanda muico-inĩ wa mũgũnda nĩguo tũtambi twakuhĩrĩria tũkora nĩũndũ wa mũnungo kana mũcamo tũtĩkũingĩra gatagatĩ wa mũgũnda waku kũrĩa irio ĩrĩa ingĩ. Na nĩ kũrĩ mĩthemba ya irio ĩrĩa itahotagwo nĩ mĩrimũ o na yagiyo nĩ mĩrimũ ĩkahũrana nayo na igathiĩ na mbere gũkũra na ũkagĩa maciaro.

Nĩ kũrĩ igunyũ cithũkagia irio na cikarehe nginya mĩrimũ, kũngĩkorwo na tũnyamũ tũria tũracirĩa nĩtũgũteithĩrĩrĩa mũno tondũ twarĩa igunyũ irio citigũthũkangio o na mũndũ ndakũbatara kũhũra ndawa. Ona thiku ici igunyũ imwe citiraigwa ndawa kogwo tũnyamũ tũu twakũrĩa tũtambi no tũkorwo tũteithĩtie mũno o na nĩ njĩra itagũ itarĩ na indo cia gũthũkia mĩĩrĩ.

Ng'ombe ciakwa nyendaga cigakorwo nĩirahũna wega koguo ndĩciheaga irio maita merĩ harĩ mũthenya na maita mau merĩ o rita ngoragwo ndũkanĩtie nyeki kana thara ngatukania na irio cia nduka nĩguo citigakorwo kwĩna kĩndũ ciraga mwĩrĩinĩ koguo ona no ihũrane na mĩrimũ. Mũharatĩinĩ naguo nĩnyendaga hagakorwo hĩndĩ ciothe hena ndoo ya maaĩ oyathira tũkaihũrĩrĩria na mĩharatĩ ĩyo ndĩmĩthambagia o thutha wa wiki ĩmwe. Maai mamo kiugũinĩ nĩtũmarutaga o thutha wa wiki ĩmwe nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ ya ng'ombe na ningĩ ndawa cia njoka nĩnyendaga o mwaka rita rĩmwe ngahe ng'ombe iria ng'ima na okorwo ndĩna tũcaũ o thutha wa mĩeri ĩtatũ ngacihe ndawa ya igunyũ.

Kĩgunyũ kĩa ngunga nĩgĩthũkagia mbembe mũno. Kĩendaga waigua kwĩna kwa mũndũ itũrainĩ wĩnakĩo onawe ũgathiĩ gwaku ũkahũra ndawa kũrigĩrĩria gĩũke no wona gwaku kwĩna ona kĩmwe ũkera andũ onawe ũkambia kũhũra ndawa ũkahũra nginya kũrĩa gũtarĩ nĩguo urigĩrĩrie tondũ nĩkĩrehaga hathara mũno na kĩaingĩha mũno nĩtuitagĩrĩrĩa mbembe hau gatagatĩ tĩri nĩguo gĩkaremwo gĩkaga ha kumĩra na kũhũhia nĩguo gĩgakuira kũu thĩiniĩ.

Mahiũ makwa marwara nyambaga kũhũrĩra arata akwa njigue kana onao mahiũ mao nĩmarĩ magĩa mũrimũ ta ũcio na mekire atĩa, okorwo nĩ ndawa magũrire kana he na indo matukanirie mũciĩ makĩhe nanĩ ngeka ũguo. Ndona ndawa citiraruta wĩra nĩguo njokaga ngahũrĩra ndagĩtarĩ wa mahiũ agoka akandorera na akanjĩra kana nĩ ndawa ngũgũra kana nĩatĩa ngwĩka.

Thikũ ici rĩera nĩrĩcenjetie mũno, okorwo nĩ ũrugarĩ ũgakorwo kuo na njĩra nene mũno ĩrĩa tũtamenyerete ona heho taguo, ĩga ĩgoka na wĩingĩ muno mwĩngĩ mũno makĩria okorwo nĩ mbura yatua kura ĩkaura na wĩingĩ mũno ũrĩa tũtamenyerete na tũtambi tũkoragwo twĩ tũingĩ rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ ona ũrugarĩ ũcio ona ũgakĩra ũgakora kwĩna tũtambi tũngĩ tũtarakoragwo kuo tũkĩte kwoguo tũkahota irio na ona mĩrimũ ĩkongerereka tondũ irio citirakũra na rĩera rĩrĩa cimenyerete ũguo mĩrimũ onayo yoka ĩgakorwo nĩirahota irio.

Tũtambi, mũndũ tondũ wa gũtũmĩra ndawa no arehe indo irĩa cirĩyaga tũtambi, tũnyamũ twĩkuo tũrinyaga tũtambi kana no ahande irio irĩa citahotagwo nĩ tũtambi na mĩrimũ kana no ahande mũico-inĩ wa mũgũnda akahanda irio irĩa citendetwo nĩ tũtambi kana irĩa cingataga tũtambi niũndũ wa mĩnungo wayo kana nĩũndũ wa ũrĩa cicamaga kana ningĩ mũndũ no akahanda tene nĩguo tũtambi na mĩrimũ igĩũka ĩgakora irio ciaku nĩ ngũrũ na citingĩthũkio.

Nding'oing'o nĩ tũnyamũ tũkoragwo twĩho tũnini mũno na kaingĩ no ũtũkore mai-inĩ ma ng'ombe tondũ nding'oing'o irĩa mai mai ma mahiũ koguo yoyaga kĩenyũ kĩnene kũmĩkĩra, ĩkagaragaria nginya gĩgatuĩka kamũbira ĩgatwara harĩa cikomaga nĩguo ciana ciao cikorwo na irio o na magakorwo na irio cia hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte mũno.

Kũgirĩria waru waku kũhoha, wambagĩrĩria na mbegũ njega, ũkagũra mbegũ njega, ũgacoka harĩa ũkũhanda waru hagakorwo ũragethire irio ingĩ na ti waru kana hagakorwo hatira handĩtwo kĩndũ. Ugacoka hĩndĩ ya kũrĩmĩra mabanga marĩa mũgũtũmĩra mũkamba mũkamathabia mũtanamatũmĩra ũgacoka hĩndĩ ta riũa rĩara mũno ũgaitĩrĩria waru waku maĩ nĩguo ndũkone kanya gakũhoha.

Kũgetha inanathi mũndũ arĩkũraga kuma mũmera-inĩ warĩo utagũthũkia na gũkũ kaingĩ ũkoraga andũ nĩ marendia mananathi bara-inĩ, mamarutĩte makoro ma naigũrũ magacoka magatinangia twenyũ tũnini magatuoha na maratathi makendia ciringi ikũmi kana ciringi gĩbaũ kũringana na ũrĩa kĩenyũ kĩigana na angĩ nĩ ũkoraga nĩ mahihinya makaruta maĩ macio ma mananathi makenderia mũndũ na ngirathi.

Gũkũ gwitũ, mĩrimũ ya nyanya ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũgia mũno kwa ihinda iraya, nĩ mũrimũ wa mbarabu, ũrĩa tũrigagĩrĩria na kũhũra ndawa ona ũtarĩ ũranjĩrĩria kũnyita nyanya citũ. Na kwĩna mũrimũ wa mũtutu mwerũ ũrĩa wanyita nyanya tũrutaga mathangũ mau manathĩ manyitĩtwo nĩguo mũrimũ ndũgathiĩ na mbere kũnyita mathangũ ma naigũrũ. Na harĩ mĩrimũ yothe ya nyanya, nyanya iria cithũkĩtio mũno nĩ mĩrimũ nĩtwendaga rĩmwe rũkamunyũra tũgate kana tũgathiĩ tũgacina. Na kũgirĩrĩria mĩrimũ ya nyanya nĩtwendaga tũkarĩma indo ngũrani o kĩmera. Okorwo haha ndĩrahandĩte nyanya kĩmera kĩngĩ ngahanda mbembe na harĩa hararĩ na mbembe ngahanda nyanya nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ.

Gũkũ gwitũ bataraitha ici cia kemiko citiagaga, cikoragwo angorobeti-inĩ ciothe no thogora nĩguo thĩna. Ũrathiĩ wambatĩrĩte, hagakinya handũ andũ makaremererwo nĩ kũgũra no bataraitha ici ingĩ cituĩkaga citirĩ na kemiko citionekaga gũkũ. Mũndũ noatũmanire kũndũ kũngĩ ta Nyairobi, naguo ũcio nĩ thogora ũngĩ. Onacio nyene, thogora wacio ndũrĩ thĩ wĩ igũrũ.